Andũ nĩmarabataranĩkana haha nĩgetha makorwo makĩhota kuigua ũini waku. Ona ningĩ nĩũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa kũhũra ngita ĩyo, ũrĩa kwagĩrĩire. Ona ningĩ, nĩũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa kuohithania macini ici, nĩgetha ũhote gũcikua ciothe ciĩ hamwe. Ona ningĩ nĩũrabatara kĩmero nĩgetha thauti yaku ikorwo ĩkĩiguĩkana nĩ Andũ othe. Ona ningĩ nĩũrabatara gũkorwo wĩ na ũgĩ, ona ningĩ gũkorwo wĩ na ũhoti ũcio wa kwaria mũingĩ-inĩ wa Andũ.

Aya nĩ Andũ arĩa marĩ ngarinĩ, ĩrĩa ĩronekana nĩ mbathi. Ona haha hena mwĩtia wa mbeca wa ngari, ũrĩa etagwo ikanga. Ikanga ũyũ arũgamĩte, nĩamahete namba ya gwĩkĩra mbeca icio thimũ-inĩ, tondũ nĩkũronekana Andũ aya me haha mbathinĩ matirĩ na mbeca baribari cia kũrĩha tigiti wa gũthiĩ kũrĩa marathiĩ. Koguo makanga nĩamahete namba harĩa magwĩkĩra tigiti ũcio na nĩkĩo arũgamĩte hau gweterea nĩgetha, na ni one kana mbeca nĩcikũingĩra thimu-inĩ ĩo anyitĩte na moko.

Ingĩamba kũmonia irio iria cibatairwo kũheo ng'ombe ĩo, nĩgetha ng'ombe ĩo ĩhote kũruta iria. Ona nyingĩ nondĩmonie ũrĩa nyamũ ĩno yakũruta iria ĩhũthĩkaga nanĩgetha ũrĩa ũngĩhota kũmĩakia kũhũthĩra mũtambo ũcio wĩhau, nĩgetha ĩhote kũkakorwo ĩgĩkama ng'ombe ĩo iria. Ona nyingĩ kũmũhotithia na kũmwonia ũrĩa iria rĩthimagwo ũgĩtua nĩgũthiĩ kwendia kũrĩa matuka-inĩ.

Gĩtũmi gĩa kwenda mũmera ũyũ nĩ tondũ nĩ atĩ, mũmera ũyũ nĩwendagwo mũno nĩ ciana, tondũ nĩũrutaga matunda mega. Ona ningĩ, mahuti ma mũmera ũyũ nĩmateithagia ta ndawa. Mũndũ angĩkorwo araturwo nĩ nda, nĩatherũkagia mahuti ma mũmera ũyũ akanyua maĩ macio, na agatuĩka wakũhona nda ĩyo. Ona ningĩ mũtĩ ũyũ nĩũteithagia kũnyĩtĩrĩra tĩri wa mũgũnda ndũgatuĩke wa gũkuo nĩ maĩ.

Ũkũria wa indo ici cirĩ haha nĩũteithagia kũgĩa na mbeca iria citeithagia mũndũ kũona mabataro ma oro mũthenya. Ona ningĩ nĩĩteithagia gũkũria bũrũri igũrũ rĩkonainie na mbeca. Ona ningĩ nĩĩteithagia mũkũria ũcio wa kĩndũ gĩkĩ kũhota agĩkũria we mwene, tondũ nĩaragĩa o hindĩ o hĩndĩ nĩaragĩa na kaũndũ kau ga gũkorwo agĩka ũndũ ũyũ na agakorwo akĩhota kũmenya makĩria ona makĩria.

Nyonaga kũndũ kũrĩa thutha wa irio icio kũgethwo, kũrĩa irio icio citwaragwo nĩgetha cikorwo cigĩthiĩ kũrorwo kana hihi irio icio nĩnjega nĩgetha cikoro nĩnjega nĩgetha cigĩkinyio mũingĩ-inĩ. Na nyingĩ haha nĩnyonaga nĩhateithagia andũ aingĩ kũgĩa na mawĩra ta mbeũ njĩthĩ nĩyonaga mawĩra, handũinĩ tahaha nĩgetha gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ ndĩgaikare ũguo ĩtarĩ na ũndũ wa kũruta.

Ngũrwe ici nĩitũteithagia kũgĩa na irio tondũ nĩcikoragwo ciagũthiĩ na gũthĩnjwo na kũruta nyama, nyama icio nĩcitũteithagia kũgĩa na irio. Ona nyingĩ ngũrwe ici mũrĩmi wacio gũkorwo akĩgĩa mbeca thutha wa kũgĩa na ngũrwe nyingĩ noakorwo akĩendia imwe ya ngũrwe icio na gũkorwo akĩgĩa na mbeca nyingĩ. Ona nyingĩ ngũrwe ici nĩciteithagia andũ gũkorwo magĩthoma, gĩthomo gĩkonainie na ũkũria ici na gũthoma irio iria cibatairwo kũrĩo nĩ ngũrwe ici.

Ũndũ ũyũ ũrĩa nĩ mĩtũngĩ, mĩtũngĩ no ĩkorwo ĩgĩtũmĩka gũkorwo ĩkĩiga indo nyingĩ nyingĩ ta maĩ, no ĩhũthĩke gũkorwo ĩgĩkua maĩ, o na ningĩ ũndũire-inĩ wa agĩkũyũ, mĩtũngĩ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩtũmĩka kũiga njohi hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ kũracia, o na ningĩ, mĩtũngi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩhotithia kũiga maguta, koguo mĩtũngi ĩno nĩ ĩrĩ mabata maingĩ mũno gĩcigo-inĩ gitũ. Mĩtũngi ĩno nĩ ĩteithagia ningĩ, o na no ĩtũmĩke ta gĩtĩ mũtũngĩ ũcio no ũkorwo mũndũ agĩikarĩra okorwo mũndũ nĩ athire thabarĩ noguo nĩ mũnogu na ndarĩ handũ ha gũikara thĩ, o na kana ndareigua gũikara thĩ tĩri-inĩ, no akorwo agĩikarĩra mũtũngi ũyũ.

Kũmenyerera kwa macini, nĩ gũkoragwo gũkĩteithĩka ta atĩ, macini icio no cikorwo cikĩhakwo wũiro hau magũrũ-inĩ nĩ getha cikorwo cigĩthiĩ wega, na cikorwo cirĩ nyoroku, hau nĩ getha cikorwo cigĩteithĩrĩria gũkua indo icio. Ona ningĩ macini icio no cikorwo cigĩthondekwo handũ cithũkĩte, okorwo macini ĩyo nĩ thũku handũ ĩbataire gũthondekwo o narua nĩ getha tondũ yaikara ĩtarĩ thondeke ndĩkũhota gwĩka ũndũ ũrĩa ĩtanyĩirwo gwĩka ũndũ ũcio.

Mathĩna nĩ ta macini ĩyo no ĩkinye handũ ĩremwo nĩkũruta wĩra, nĩ tondũ ndĩthondeketwo ona kana ningĩ ĩkorwo ndĩhakĩtwo ũiro wa kũmĩhotithia ĩkorwo ĩgĩthie wega, ona ningĩ macini ĩyo no ĩkorwo ĩtarĩ na kanyamũ kamwe karĩa kamĩteithagia gũkorwo ĩgĩka wĩra ũcio, rĩu mabata mau mangĩrũmbũiyo ta kũmenya rĩrĩa macini yaku ĩ thũku ũkamenya nĩ wũigĩrĩrĩki waku wa gũthondeka macini ĩyo nĩgetha ĩhote gũgũteithia kũruta wĩra waku na kĩo ona ningĩ kũruta wĩra ũcio wega.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega nĩ tondũ haha atumia aya maikarĩte haha makorwo makĩendia nyanya icio ciao kana indo icio ciao cia mĩgũnda. Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ andũ a kuma ng'ongo na ng'ongo, nĩmokaga na makagũra indo ici, magateithĩrĩria atumia aya kuona mbeca. O harĩa mbeca icio nĩ citeithagia kũrĩhĩra ciana thukuru ona ningĩ cikahotithia kũgũra mabataro mao. Ona ningĩ atumia aya maikarĩte haha nĩmakoragwo makĩonania wendo na ũrũmwe tondũ nĩmaikaranagia wega aha matarĩ na haro o yothe.

Wĩna bata tondũ mũndũ ũcio wĩ hau nĩakoragwo na ũgĩ wa kũmenya ũrĩa akũhota gũkorwo agĩikarania na andũ arĩa angĩ, ona ningĩ ena ũgĩ wa kũmenya ũrĩa akũhota gũcokia ciũria. Ona ningĩ hangĩkorwo na ngucanio oro yothe, mũndũ ũyũ nĩakoragwo akĩmenya ũrĩa akũhota gũkorwo akĩrũmbũyia mabataro ma mũndũ ũcio wĩna gĩtũmi gĩa gũkorwo agĩthiĩ hau.

Haha nĩ andũ marĩ mũcemanio-inĩ na nĩ kũronekana aya nĩ arimũ arĩa mokĩte haha gũthomĩthio ũhoro wa gũtũmĩra nenda cia ũkinyanĩria, nĩ kũronekana mũndũ ũrĩa ũrũgamĩte harĩa na kamero nĩke arahota kũmatarĩrĩa ũrĩa mabatairie gũkorrwo makĩmenya ona ningĩ aya maronekana haha marahũthĩra mĩtambo ĩno ingĩ marakorwo makĩrora ũrĩa marakorwo makĩonio nĩ maronekana atĩ arimũ aya mena kinyi mũno gũkorwo magĩthikĩrĩria tondũ ni marenda gũkorwo makĩmenya ũndũ ũyũ wa gũtũmĩra nenda cia ũkĩnyanĩria.

Ũhũthĩri ũyũ wa nyamũ ĩno tondũ nĩ kũronekana ici nĩ ngari cia thukuru, na gĩtũmi ĩkorwo nĩ ngari cia thukuru nĩ tondũ, ngari watho wa bũrũri waigĩte ngari ciothe cia thukuru, cikorwo cikĩhakwo rangi ũyũ nĩ getha cimenyekane nĩ ngari cia thukuru. Mahũthĩri ma kĩndũ gĩkĩ macenjetie nĩ gũkorwo atĩ, indo ici thikũ ici nĩ thikũ ici nĩ mbathi cirahũthĩkanĩra gũkorwo gũkorwo cikĩhũthĩra ngari ici nini thikũ ici nĩ mbathi. Ũguo nĩguo gũkoretwo gũcenjetie.

Ũndũ ũyũ ũrabataranĩka gũkorwo wĩ na kĩhuni gĩkĩ kĩrĩa kĩrakorwo gĩkĩhuhwo, harĩa haronekana kĩhuni gĩkĩ kĩrahuhwo nĩ mũndũ ũyũ. Mũndũ ũyũ ũrahuha kĩhũni gĩkĩ no mũhaka akorwo ena ũmenyo na ũgĩ wa kũhuha nyamũ ĩno. Ihuha o rĩothe kana thauti o yothe ĩkumana na kĩndũ gĩkĩ kũhuhwo, thauti ĩyo nĩkoragwo na kĩmenyithia kĩrĩa gĩbatairwo gũkorwo gĩgĩkinyĩra andũ. Ona ningĩ mũndũ ũyũ abatiĩ gũkorwo arĩ na ũgĩ mũigana na thauti na mĩhũmũ mĩingĩ, nĩgetha thauti ĩyo ĩkorwo ĩgĩthiĩ kũndũ kũraya.

Haha nĩ ũrĩmi wa thũkũma ũronekana haha, thũkũma ici cironekana, nĩ hĩndĩ cirĩkũra tondũ citirĩkĩtie gũkũra. Cironeka cironekana nĩcikoretwo cikĩrĩmĩrwo, nĩgetha cikorwo cigĩtuĩka wa gũkura wega. Ona ningĩ nĩkũronekana hau mwena wacio nĩhahandĩtwo indo ingĩ, no thũkũma ici nĩcio tũrarora mũno. Haha nĩ mũgũnda na hena thũkũma iria no mũhaka cihandwo kana andũ a gĩcigoinĩ kĩu mahandaga, nĩgetha makorwo magĩkĩhota kũrĩa, thũkũma ĩno no ĩkorwo ĩkĩrio na ngima ona kĩndũ kĩngĩ.

Rĩa mbere gũkorwo ngĩkorwo ngĩkũria irio ici nĩndahĩtũkĩire moritũ ta marĩa, ndiahotaga kũmenya ũrĩa bataire gũkorwo ngĩcianda, ona kana ũrĩa bataire nĩ gũkwo ngĩcitigithũkania. Ona ningĩ, ndiamenaga ndawa ĩrĩa batiĩ gũkorwo ngĩkĩra mĩmera ĩno, ona kana bataraica ĩrĩa bataire gũkorwo ngĩkĩra mũmera ũyũ, nĩgetha cituĩke wa gũkũra. No oro na mahinda nĩndahotire kũmenya na maũndũ macio ngĩhota gũkorwo ngĩmamenya mothe. Ona ningĩ nĩndonaga ta mũgũnda ũyũ ũrĩ mũnene, na ndionaga ta ingĩhota gũkorwo ngĩrĩkia gũkorwo ngĩhanda mboga ici ciothe mũgũda-inĩ ũcio.

Bata wa gũĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ, aya airĩtu me haha maroya mbica kwĩririkania atĩ nĩmahetũkĩire maũndũ maingĩ mũno magĩgakinya hau makinyĩte. Nĩwega kuoya mbica, nĩ tondũ mbica icio hĩndĩ rĩrĩa ũgũkora nĩcikũririkanagia atĩ hĩndĩ ĩmwe nĩwathomire na ũgĩkorwo wĩ wa gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Gũthoma ningĩ bata wa gũthoma nĩ atĩ airĩtu aya nĩmagũthiĩ mone mawĩra-inĩ na mahote kuona mbeca iria cikũmateithia gũkorwo makĩhingia mabataro mao. Ona ningĩ nĩmagũkorwo magĩteithĩrĩria gũkorwo wĩra-inĩ ũcio wao, nĩmagũkorwo magĩteithia bũrũri na magĩteithia mũingĩ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ.

Wa mbere nĩ kwamba gũthiĩ kuoya nyama. Nyama ĩyo ĩkoragwo ĩkiumana na gũthĩnja. Nyama no ĩkorwo ĩya ng'ombe, ya mbũri, ona kana ya ngũrũwe. Wathĩnja nyama ĩyo ũkoya mara ma thĩiniĩ, ũkamathambia wega, warĩkia gũthambia mara macio ũgũcoka woe nyama ĩyo ĩ nduge, ũkwamba gũthiĩ ũruge ĩrĩa ingĩ hatarĩ na mara, waruga nyama ĩyo ningĩ ũke ũmĩkĩre thĩiniĩ wa mara marĩa ũgũkoretwo wa thambia, wekĩra hau ũgacoka ũkoha mwena na mwena, harĩa mũico na mũico ũrĩa ũngĩ ũkoha wega ũndũ hatangĩohoka ũgacoka ũgekĩra hau mwaki-inĩ, ĩkahota kũhĩa, yahĩa mwena ũmwe ũkamĩgarũra mwena ũcio ũngĩ ĩgakorwo ĩkĩhĩa. Yahĩa rĩu ningĩ ũkamĩtinangia, nĩgetha ĩgĩkorwo ya kũrĩyo nĩ agũri arĩa maramĩgũra.

Wambere nĩ kũmwĩra ambe athi ethe tũcuba twa maĩ. Tũcuba tũtũ twa maĩ athi etha, agacoka agatũrĩkia karima hau thĩ, karima kau agatũrĩkia, no ndagũtũrĩkia karima kanene, agũtũrĩkia karima kanini nĩgetha maĩ maimage okahora okahora okahora. Harĩ mũmera-inĩ ũcio wake, agũthi aige gacuba kau hau kando, nĩgetha gacuba kau gakorwo gakĩruta maĩ okahora okahora okahora. ĩyo ĩronekana hau igũrũ nguniko-inĩ ĩyo ya gacuba nĩ atũrĩte karima nĩgetha maĩ macio matigakorwo makĩingĩra kĩndũ kĩũru.

Nĩndĩrona haha hena mũgendi kuma bũrũri ũngĩ okĩte haha gũcera gĩcigo-inĩ gĩkĩ, haroneka ta mũgendi ũyũ hamwe na andũ acio angĩ mokĩte kũrehe irio kũrĩ ciana ici cia gĩcigo gĩkĩ. Gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩkĩronekana nĩgĩkoragwo na ũnyihu wa irio. Maũndũ ma gũkenania, nĩ atĩ andũ aya nĩmaronania wendo kũrĩ ciana ici, nĩũndũ wa kũmarehere irio na kũmateithia manine ng'aragu yao.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa kĩronekana nĩ waru, na kĩronekana nĩ waru wĩna ngũha, kwoguo ũyũ nĩ waru ũrĩa ũbataire gũthikwo handũ mũgũnda. Waru ũyũ ũthondekagwo mũndu athiĩ ahanda waru ũyũ mũgũnda, waru ũyũ ũkamera. Rĩu waru ũyũ ũbataire gũthi gũtwaro tĩĩri-inĩ, na warĩkia gũkũra, nĩ ũkoragwo na mabataro maingĩ ta kũruga. No ĩkorwo ĩkĩruga ĩgatobokio maguta-inĩ, ĩgakorwo ĩkĩruga indo nyingĩ mũno. O na no ĩkorwo ĩgĩkima mũkimo.

Rĩa mbere ngĩthaka mũbira ũyũ nĩndahotire gũkorwo ngĩgũa na ngiunĩka guoko, ona ningĩ kũgũrũ nĩgwakorirwo gũgĩtihio, tondũ ndiahotaga kũgũtha mũbira ũcio wega. Ona ningĩ ngĩteng'era mũno nĩndaiguaga ũrugarĩ mũingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ, nĩ tondũ wa gũteng'era. Ona ningĩ nĩndahotire gũkorwo ngĩgũthwo nĩ mũbira ũthiũ, tondũ ndionaga mũbira ũgĩũka, ona ningĩ mũndũ ũrĩa twathakaga nake athire kũgũtha mũbira akĩngũtha kũgũrũ na nĩndaiguire ruo mũno mũno.

Haha harenda mũndũ ũtarĩ na guoya ona hanini, nĩgetha akorwo agĩthiĩ, gũkorwo akĩhaimba hau turaciboma-inĩ ĩyo igũrũ na gũthondeka waya icio cia thitima. Ona ningĩ ũmenyo ũngĩ haha ũrenda mũndũ ũthiĩte thukuru ya gĩkĩro kĩa igũrũ akahota gũkorwo agĩthomera ũhoro wa kũnyitithania waya ici, nĩgetha akorwo agĩkorwo thitima cikorwo cigĩkorwo cigĩthondekwo wega.

Aya nĩ ateng'eri arĩa marateng'era. Marateng'era gũkorwo nĩgetha macindane mamenye nũ ũgũkorwo wĩ wa mbere. Marateng'era nĩ mateithagia kũrehe igweta rĩega burũri-inĩ. O na ningĩ ũrĩa agũcinda, nĩ aheagwo kĩmanjika kĩa mbeca kĩrĩa kĩmũteithagia gũkorwo agĩĩteithia kĩmwĩrĩ, o na ningĩ akorwo akĩgũra mabataro make marĩa mabatarĩrĩkanaga nĩgetha akorwo akĩhota gũteng'era wega.

Wĩkagwo atĩ, andũ arĩa agendi arĩa mathiyaga kũndũ gũkũ mambaga kũrĩha, nĩgetha makorwo magĩĩtĩkĩrio kũingĩra gatarũ-inĩ kau, marĩha mbeca irĩa magũkorwo maiguithanĩtie makaingĩra gatarũ-inĩ kau. Hena mũndũ ũrĩa ũkoragwo akĩmateithia gũtwara gatarũ kau, mũndũ ũcio ningĩ atwaraga gatarũ kau, akamathiũrũrũkia maaĩ-inĩ macio magakorwo makĩona maaĩ.

Thiaga ngagũra irio icio kuuma nduka-inĩ, na ni ngakorwo mũciĩ ndĩna irio ta, tuge ta makoro ma marigũ, kana makoro ma waru. Ndagũra irio icio nduka-inĩ, ngoka ngoya makoro maya ma marigũ, kana ma waru ngatukania irio icio cia nduka, na irio icio, na makoro maya ndĩna mo. Ngacitukania wega ngatigĩrĩra atĩ nĩ ciatukana wega. Ciatukana wega, ngathi ngoya ngathi nganengera ng'ombe yakwa nĩgetha ĩkahota kũgĩa na hinya.

Macini icio cibataire gũikara cirĩ theru hindĩ ciothe, akorwo kwĩna kĩndũ kĩmwe kĩhatu macininĩ ĩyo kĩbatie kũrutwo nĩgetha ndĩgathũkie macini ĩyo, ona ningĩ macini ĩyo nĩyendaga gũikara ĩkĩroraroragwo okorwo hena kawathe o kanini kana ona kawathe ona karĩkũ, gagathondekwo na ihenya ona mĩtũkĩ gatanathi gũtuĩka gĩthĩna kĩnene, ona ningĩ macini ĩyo ĩbataire kũhũthĩrwo wĩra ũrĩa ĩbataire ndũkahũthĩre macini ĩyo kũrũta wĩra ũrĩa ĩtabataire kũruta.

Bata wa mbere nĩ atĩ, arĩmi nĩ mahotaga gũka kũigithia mbeca ciao haha. Mbeca irĩa arĩmi mahota kuona kuma mĩgũnda-inĩ yao nĩ mokaga kũigithia gũkũ, tondũ bengi ĩno nĩ nĩ ĩhotithagia kũiga mbeca cia mũrĩmi wega. Ona ningĩ, mũrĩmi angĩkorwo nĩ arenda rũni mbeca cia gũkomba, mbeca, nĩ mokaga gũkũ magakomba mbeca irĩa cimahotithagia gũthiĩ na mbere wega mĩgũnda-inĩ yao.

Mũndũ athiaga mũgũnda, akaina mbembe ĩyo, aina mbembe ĩyo agoka, akamĩruta mahuti. Wamĩruta mahuti ũgoka ũgakia mwaki, wakia mwaki ũkaigĩrĩra waya ĩyo hau igũrũ wa mwaki ũgacoka ũkaigĩrĩra mbembe ĩyo hau igũrũ wa mwaki. Yahĩa mwena ũmwe ũkamĩgarũra mwena ũyũ ũngĩ. Mwena ũyũ ũngĩ wahĩa wega ũgatigĩrĩra nĩ yahĩa wega ĩtagũcura. Yaga yaga gũcura yahĩa wega, yakorwo na rangi ũcio wa mbembe, ũkamĩruta.

Ũtui wa mboga ici nĩcikoragwo na bata tatĩ, mboga ici nĩciteithagia kũruga irio, irio ta mũkimo. Mũkimo nĩũrugawo wega ũhũthĩrĩte mboga ici. Ona ningĩ mboga ici nĩciendagio na waciendia ũkahota gũkorwo nĩ wona mbeca, mbeca icio cigagũteithia gũkorwo ũkĩhingia mabataro maku. Ona nyingĩ bata ũngĩ nĩ atĩ, mũrĩmi wa mboga ĩno nĩakoragwo ena ũndũ wagũĩka na agakorwo ena, ena wĩra, gũkĩra andũ arĩa angĩ maikaraga makauga matirĩ na wĩra wa kũruta.

Cimenyagĩrĩrwo atĩ, ta marigũ mamenyagĩrĩrwo kwaga gũcigania na kĩndũ kĩngĩ mahihinya, tondũ ciahihinywo, nĩcitũmaga ci ci tombeke na ciatomboka itikoragwo na mũcamo mwega. Ningĩ kĩndũ ta hoho kĩigagwo handũ-inĩ hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ, nĩgetha citigakorwo cikĩhoha. Ona ningĩ karati ciendaga kũigwo ũhehu-inĩ citikahohe onacio. Mboga ici nacio citiendaga kũrugwo ihinda irahu, tondũ waciruga ihinda iraihu, citigũkorwo na mũcamo mwega. Kindũ nakĩo gĩgwitwo ikorobia narĩo, onakĩo gĩtiendaga kũigwo handũ gĩkũhihinywo, tondũ kĩahihinywo, gĩtigũkorwo na mũcamo mwega onayo, nĩgũkorwo ĩgĩtomboka ũru, na nĩikũhana ũru.

Tuoyaga mũtĩ ũrĩa wĩna hinya biũ, tũgacoka tũkanyita haha mahuti maya ma karati, ũndũ tũtakũhota kũnanga mahuti maya ma karati. Tuoya mũtĩ ũcio, tũkambia kwenja hau hena karati, na nginya tũtigĩrĩre nĩtwona gĩtina gĩa karati ĩyo, na nĩtwakinya gĩtina-inĩ kĩũ. Rĩũ tũkambia kwenja wega, tũgĩ tũgĩbacĩrĩra tũtĩkae gũtinangia karati ĩyo na gatagatĩ. Tũkamunya karati ĩyo wega, hatarĩ ona kũmĩhutia kana ona kũmĩtinangia, ĩkauma ĩ ngima oro ũguo.

Aya nĩ andũ arĩa marĩkĩtie kũgetha mbembe ici, marĩkia gũcigetha magacianĩka, nĩgetha cikorwo cikĩuma, ningĩ macoka macihũra nĩgetha cikoragwo cigĩ cigĩthandũka. Ningĩ maikara thĩ gũcithandũra harĩa citanahota gũthandũka cikĩhũrwo. Rĩũ nicio maraikara thĩ gũcithandũra, nĩgetha mahote kuona rĩu mbembe iria makũhota gũtwara gĩthĩi.

Aya nĩ andũ ethĩ, magĩka mĩrũrũngano ya thayũ, mĩrũrũngano ĩno yumanĩte na mateta ma andũ aya ethĩ, kwaga kuiguo. Koguo marũrũnganĩte nĩgetha mateta mao, makorwo makĩiguo, nĩ ambunge arĩa mekũrĩa mbunge. Ona ningĩ, mĩrũrũngano ĩno nĩronania ũrũmwe wa andũ ethĩ aya, atĩ maroka hamwe nĩgetha monanie ũrũmwe me ta mbeũ njĩthĩ, nĩgetha mabata mao makorwo makĩiguo.

Haha hena irigũ, rĩrĩa rĩ rĩtũteithagia gũkorwo rĩgĩthĩa irio mwĩrĩ-inĩ, ona ningĩ hena mbembe, mbembe ĩyo nĩ ĩtuteithagia kũ kũgĩa na mwĩrĩ witũ ũgaikara wĩna hinya, ningĩ hena ikorobia. Ikorobia rĩrĩ nĩrĩkoragwo rĩgĩteithia irio kũgĩa na cama, ona ningĩ hoho, hoho ino wamĩkĩra irio-inĩ, nĩ iteithagia irio kũgĩa na mũcamo mwega ona ningĩ kũnũnga wega. Ona ningĩ hena ndimũ. Ndimũ ici nĩ iteithagia mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena homa. Mũndũ anyua ndimũ, maĩ ma ndimũ mamũteithagia kũhona homa ĩyo mũndũ akoragwo nayo.

Kaingĩ nĩ ngoragwo ngĩigua ruo hĩndĩ ĩrĩa ngũtanuka karati ino, ona ningĩ, hĩndĩ ĩrĩa ngukorwo ngĩgetha karati ĩno. Tĩri na gĩko mũndũ nĩ ngĩaga nacio moko, ona ningĩ, mũtĩ ũrĩa ndĩrakorwo ngĩhũthĩra kũmunya karati ĩno kuma mũgũnda, rĩngĩ nĩ ĩthecaga, na yatheca ngatuika ya kũigua ruo mũno. Ona thaa ingĩ ngĩmunya, mahuti nĩ matuikaga, na mahuti matuika, karati ĩyo ndĩkoragwo ĩgĩko ĩkiuma nakũu thĩ wa tĩri-inĩ.

Ũrĩithia wa ngombe nĩ ũkoragwo na bata tondũ, ngombe icio nĩ citũteithagia kũgia na iria, iria rĩu kĩrĩa rĩteithagia, rĩgathiĩ rĩkendio, na riendio mũndũ akahota kũgĩa na mbeca. Ona ningĩ ngombe ingĩ nĩ iteithagia kũgĩa na nyama. Ngombe iria cigagwo nĩgetha cigĩe na nyama, ciathĩnjuo nĩ ciumaga nyama njega mũno, koguo igatũteithia kũgĩa na irio cia kũrĩa. Koguo hena iria na nyama, kuma he ngombe-inĩ ici.

Haha ndĩrona mũrĩmĩ wĩtũmĩte mũno, gũkorwo akĩrĩithia ngũrwe. Ngũrũwe ici nĩ cironekana nĩ ngũrwe cina ũgima mwega wa mwĩrĩ, ona nĩngĩ ngũrwe ici nĩ cigĩtwo handũ hatheru, ona ningĩ nĩ kũronekana ngũrwe ici nĩ ciheagwo irio o kũigana, tondũ ngũrwe ici nĩ cironekana nĩ ngũrũ ona ngenu, ona itiri na citironekana cina ndariri wa mũrimũ oro wothe. Koguo mũrĩmi ũyũ wa ngũrwe, ena itanya rĩa gũkinya haraihu, itanya rĩa gũkinya haraihu he ũrĩithianĩ ũyũ wa ngũrwe.

Rĩa mbere kũhũthĩra maĩ maya ndarĩ thukuru, na thukuru itũ gũtiarĩ na maĩ, kwoguo twathiaga kũndũ kũraya kũgĩra maĩ, haha rĩũ mũndũ ũmwe, anyitaga kũrĩa mũicioinĩ, agahota kũhũra maĩ macio kuma thĩ, nao angĩ magakorwo me haha mena kĩndũ gĩa gũtahĩrĩrĩa maĩ. Nĩtwageragĩra maũndũ maritũ ta gũkorwo tũgĩ tũgĩkorwo tũgĩthiĩ thabarĩ ndaya mũno gwetha maĩ, ona ningĩ nyamũ ĩyo ya kũhũra maĩ kuma nakũu thĩ nĩyendaga andũ aingĩ nĩgetha makorwo na hinya ũcio wa kwambatia kuma kũu thĩ nginya gũkũ igũrũ.

Njohagĩrwo na karatathi, ndoherwo na karatathi, ngacoka nganyita irio icio wega, ngacoka ngacikia kanua ngarũma o wega, ndarũma wega ngacoka ngarĩa na mũtaratara, nĩgetha irio icio, itigakorwo cikĩnjitĩkĩra nguo, na ndigakorwo atĩ nĩndagĩa gĩko nguoinĩ. Ngacoka ndarĩkia, karatathi kau nguriaga nako, ngathiĩ ngagate harĩa kagĩrĩire, nĩgetha ndigakorwo ngĩthũkia marĩa matũrigicĩirie.

Ũndũ ũyũ ndaũmenire nĩ tondũ, ti andũ aingĩ makoragwo iratũ ici cigĩkoro cikĩmakinyĩra. Ona kana kĩndũ gĩkĩ kĩraheanwo cigĩkorwo igĩkinyĩra o mũndũ o mũndũ nĩ tondũ, andũ nĩ matitikanaga mũno magĩthi kũheo indo ici. Andũ nĩ mabataire kũara raini nĩ getha maheo kĩndũ gĩkĩ na mũtaratara. Acio matiaraga raini nĩ mũhatĩkano. Na mũhatĩkano ũcio nĩ ũtũmaga angĩ makorwo makigũa, na makorwo magĩtihio, angĩ nĩ mainĩkaga magũrũ, angĩ magakorwo na ngurario. Ona ningĩ andũ angĩ nĩ maheagwo iratũ nini kũmakĩra, ona kana ningĩ cikaneneha gũkĩra magũrũ mao. Kũguo citigũkorwo cikĩmateithia.

Haha nĩkũronekana nĩgĩ nĩgĩkundi kĩrĩa kĩheanaga mbeca, kĩrakorwo gĩgĩtuga gĩkundi kĩ kĩ kĩũikaine, kĩrĩa gĩthakaga mathako ma ngerekano. Gĩkundi kĩũ kĩa mathako ya ngerekano nĩgĩakorwo gĩgĩtugwo na kĩmanjĩka kĩa mbeca, na kĩmanjĩka kĩu kĩa mbeca, tũrehoka nĩgĩgũkorwo gĩgĩteithia gĩkundĩ kĩũ kia mathako ya ngerekano, nĩgetha ihote gũkinyũkia ikinya rĩũ rĩngĩ nĩge ona ningĩ mahote gũthaka mathako mau mao wega, matarĩ na kĩgirĩrĩria o gĩothe.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa andũ arĩa makoragwo metũmĩte, kuoya irio cia mũrĩmi kuma mũgũndainĩ, maima mũgũnda magoka magathondeka irio icio, cigakorwo cikiuma kĩndũ kĩngĩ kĩega mũno na gĩkoragwo na cama gĩa kũrĩa. Irio ici nĩciteithagia andũ arĩa marathiĩ rũgendoinĩ gũkorwo makĩrĩa irio ici mathondekaga, magakorwo makĩhũta ĩgakorwo ĩgĩthira, makĩnina ng'aragu me rũgendoinĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia ciana cigakũra ciĩna wendo gatagatĩinĩ kao, ona nĩngĩ ciana ici nĩ cibundithagio mitugo, na ũndũire. Ciana ici nĩcibundithagio hamwe na kũhoya, ona ningĩ hamwe na gũtĩa aciari ao. Koguo ciana ici nĩcikũraga, ciĩna handabu, ciĩna ũmenyo, ona ningĩ ciĩna wendo na ũrũmwe gatagatĩnĩ kao. Nĩciteithagia kũhunjia thayũ kũrĩ ciana ingĩ iria citahotitha iria citakoragwo na ũhoti wa gũkorwo gũkinya, haha aya makoragwo marehetwo ni aciari ao.

Nyonaga mũndũ ũkoragwo wĩrutĩire gũkorwo agĩteithia, amemerekia, ona ningĩ andũ aya angĩ, nĩ tondũ nyamũ ĩno nĩkoragwo nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka mũno mũno, kũrĩ andũ arĩa makoragwo na thimũ ici, thimũ ici cia kĩrĩu, tondũ thimũ ici cia kĩrĩu, maita maingĩ nĩ marĩa cihũthagĩra nyamũ ĩno gũkorwo cigĩtũma ndũmĩrĩrĩ kũna na kũna, ona ningĩ ng'ongo na ng'ongo ngũrani.

Haha nĩ airĩtu aya metũmĩte makorwo makĩendia indo ici, indo ici nĩmaroneka nĩmarakenera wĩra ũyũ wao ũrĩa marutaga, wĩra ũyũ wao nĩũronanagia atĩ ndũhatiĩ kũruta wĩra ũyũ ũtehubĩkĩte kĩndũ mũtwe, kwoguo no mũhaka mehubĩke kĩndũ ũtwe nĩgetha makorwo makĩonania ũtheru, onaningĩ nĩ haronekana atĩ, andũ aya nomũhaka makorwe magĩkĩra nguo iria ciagĩrĩrire na nĩkio maronania mena nguo ciakũruta wĩra ũyũ ona nũmũhaka makorwo ningĩ makunĩkĩte moko mao matigakorwo magĩtanga indo ici na moko matarĩ makunĩke kana mahubĩre na kĩndũ.

Haha harorekana nĩ ciana iria cikoretwo nĩta ciaciarirwo na mũrimũ ũyũ wa magũrũ. Ciana ici nĩcironekana itirĩ na gĩkeno mũtũrĩreinĩ wao, tondũ mwana ũyũ wũikarĩte thĩ, nĩaronania kĩeha, nĩaronania ti mũkenu. Ona ningĩ mwana ũrĩa ũrũgamĩte kũrĩa mũico, nĩaroneka nĩ ta ena na meciria mũno, nĩareciria nĩkĩi toko nĩkĩ gĩtũmi kĩa atũmire maciarwo magũrũ mao mahana ũũ. Ciana ici nĩcironania atĩ nĩtacirenda ũteithio, nĩgetha magũrũ mao makorwo magĩcoka, makorwo makĩhana ta magũrũ ma andũ aya angĩ.

Haronekana atĩ, aya nĩ andũ mahana tarĩ andũ a rũrĩrĩ rũmwe, arĩa ma marakoretwo magĩthiĩ handũ, makahũmũka, magakorwo makĩ oko nakahinda ga kũhũrwo mbica, mbica ici nicigũkorwo cikĩmaririkania mũthenya ũyũ. Ona ningĩ nĩmaronekana nĩ andũ mena gĩkeno, nĩtamaumĩte gongonainĩ, tondũ nĩharonekana hena nginya ciana, kwoguo aya nĩmaroneka nĩta andũ a nyũmba ĩmwe mena gĩkeno na maumĩte handũ igongonainĩ.